Harĩ maũndũ maũrĩmi nĩ wega mũndũ kũmenya mũmera ũrĩa arenda kũhanda kana nĩ mũmera wendete mbura kana nĩ mũmera wendete riũa. Ũcoke akorwo nĩ mũmera wendete mbura ũwethere handũ tĩri, hena handũ hena tĩri mũnoru nĩ getha mũmera ũyũ ũmere wega. Na hena mĩmera yendete handũ ngurumo-inĩ ta ndũma. Hena mĩmera yendete gũkũ gatagatĩ-inĩ ta kahũa. Nĩ wega kũmenya mĩthemba ya mĩmera. Tondũ mĩmera nĩ mĩingĩ na ĩmeraga kũndũ tofauti, kũndũ gũtiganĩte, ũguo nĩ wega kũmenya maũndũ ta macio.

Hakinya nĩ ũrĩmi wa mahiũ nĩ gũkoragwo na kũiga mahiũ matiganĩte ta ng'ombe mbũri ngũkũ, ng'ondu ngũrwe ona thamaki. No hĩndĩ ciothe ndona ng'ombe nyonaga ũrĩa he bata wa gũtuĩra ng'ombe, kũmĩhe irio wega nĩ getha yume iria, nĩ getha yume iria wega. Ng'ombe ona nĩ yendete kũramatwo o wega nĩ getha ĩkorwo ĩna, nĩ getha igĩe na rĩera rĩeaga rĩa kumia iria.

Irio iria tũrona mbicai-inĩ nĩ thambutha iria wambaga gũkanda mũtu, ũgekira mũtu mbeceni-inĩ, ũgekĩra mũtu maĩ maguta na mũtu. Ũgakanda ũgabĩra mũtu ũcio. Ũgathondeka tũ begũrũtũ ũgacoka ũgekĩra ndengũ ũgĩkũnjaga na gũikia maguta-inĩ na gũikia maguta-inĩ thengiũ.

Nĩ maita maingĩ ndugĩte nyama maruga na maita maingĩ ngoragwo mwena wa gũcitherũkia na maũndũ marĩa ngeragĩra ngĩtherũkia nyama ici nĩ atĩ, andũ marutaga nyama ici riko citarĩ, o cikĩhĩaga, ũgakora hĩndĩ ĩrĩa nyama ici cirambia kũhĩa, nyama citigarĩte nini mũno. Andũ angĩ mathũgũnagĩrĩra nyama ici o magĩcokagia, angĩ gũtinda makĩrũĩra thubu na thubu ũyũ ndũthiraga na maita maingĩ nĩ tondũ wa nyama kũingĩha nĩnemagwo gũcicamia cumbĩ na ngakora rĩmwe ndinacamia cumbĩ kana ndarũria cumbĩ tondũ ningĩ nyama cia iruga nĩ cikoragwo ciĩ nyingĩ makĩria, ngagĩa na ihinda iritũ kũmenya cumbĩ ũrĩa wagĩrĩire. Thengiũ.

Ũrĩa tũrona nĩ andũ magũthiĩte mũgũnda, gũkahũra mbembe thutha wa kũmera, akorwo mekũhetwo gĩbarũa kana ona mbembe nĩ ciao, mahũta maũga macine mbebe ici mũgũnda. Metha mahiga, metha mahiga merĩ na makia mwaki manjia gũcina mũgũ, manjia gũcina mbembe ici. Ũngĩona mbica o mbica ĩno ya kerĩ, mũndũ ũyũ nĩkũhuhĩra arahuha mwaki, nĩgetha mbembe ici cihĩe mĩena yothe ĩrĩ.

Thitobu cia kũiga mwaki nĩ njega mũno nĩ ũndũ nĩ citeithagia mũrũgi kũrũga wega, tondũ hau kabere nĩ wonaga andũ makĩgũra tũtawa tũtũ twa maguta, na ũkona twamũrikaga mwena ũmwe kogũo ũkona mũrugi agatinda agĩkanyitĩrĩra agĩgathamagia kuma mena ũmwe nginya ũcio ũngĩ ningĩ angĩ marugaga na kandoo ĩrĩa citindaga cikĩhora o kũhora ũgakora mũndũ nĩ ahũthĩrĩte kandoo nyingi muno na ona amwe marugaga na toci cia thimũ, ĩria matakoragwo na thitima matindaga makĩurura mĩciĩ gũthiĩ gucajia kogũo thitobu ici nĩ tuonete wega wacio.

Mĩthemba mũthemba ũmwe waa wĩra nĩ gũteng'era. Gũteng'era nĩ kwega mũno, ũngĩtũmwo nduka ũthiĩ ũteng'erete, kana ona gwatũra ngũ, gwatũra ngũ, ngũ ici nene nene, kana ona kũrĩma, kũrĩma ũcio nĩ mũthemba ũngĩ wa wĩra, ũrĩa ũngĩrehe mathĩna ma mbaru. Na ona no wone kwambatia mahuti, kwambatia mahuti ihenya mĩgũnda ĩno mĩnene mĩnene ĩ mĩrĩma mĩnene. Thengiũ.

Ũrĩa tũrona nĩ gĩkomio, gĩkomio gĩ bata mũno harĩ gũcanũra njuĩrĩ, na gĩkomio kĩrĩa kĩĩ mbica-inĩ nĩgĩkoragũo kĩna handũ ha kwĩrora, wacanũra njuĩrĩ ũkerora. Ningĩ nĩ tũkuona mbica-inĩ maguta ma kũgirĩrĩria thigino ndukanunge thigino, nĩmo metagwo maguta ma Rexona mau nĩ mega ũtanathiĩ wĩra ũkehaka nimakũgirĩrĩria ndukanunge thigino. Ningĩ nĩ ũkuona ndawa ya magego na nĩyo c Colgate ĩyo nĩ njega na gwĩthamba magego, kũgiria magego maku matikanunge, ningĩ ona hena Vaseline maguta ma kũgirĩrĩria kũhunyũka ona nĩ mega mũno ndũkahunyũke ningĩ mũno na nĩtũkuona dye ĩyo nĩ ya kũhaka iratũ rangi iratũ ciaku cicaine citikahunyũke.

Ũrĩa tũrona nĩ mũtumia agĩtuma ikabũ, na indo iria tũrabatara gũtuma ikabũ nĩ ndigi, ndigi cia gũtuma ikabũ, nĩ njega, na aruti a gũtuma ikabũ, handũ ha gũtumĩra mũgĩtuma hau mũkĩendagia. Na ningĩ nĩwega gũkoragwo na tũcuma tũtũ tũceke nĩ tũtumaga, okorwo mũtumia ũcio ndarahota gũtuma na moko. Hena atumi mendaga gũtuma na moko, makenda gũtumaga na tũmĩcumarĩ tũu tũceke, no mũno mũno nyonaga magĩka ũguo makĩambĩrĩria, mathia thia ũguo magatigana na kũmĩcuma tũu. Thengiũ.

Andũ arĩa makoragwo mandĩkĩtwo mwena wa KWS kuonereria andũ ũrĩa mawega ma KWS kana ona kũigua mathĩna ma andũ ũrĩa marenda, maũndũ marĩa mataraiguithania nao. Ona nĩ gũkoragwo na andũ mamaheaga ũhoro wa ũrĩa magũthiĩ na mbere na kuiga nyamũ wega. Koguo andũ aya ni marĩ maũndu maingi mega, ni ũndu ni mahotaga gũtariria andũ bata wa nyamu, ũrĩa , bata wa nyamũ ũrĩa cirehagĩra mbeca bũrũri. Tondũ andũ aingi ni magaga kumenya, ni magaga ũmenyo ũcio wa, nyamũ ciĩna bata ũrĩku? Angĩ makona ni wega tũciurage ta njogu nĩ getha tũoe husk icio tũciendie. Andũ ni magaga ũmenyo wa indo na aya nĩo ma, aya andũ nĩo mataragĩria andũ aya mawega ma nyamũ thegiũ.

Ũndũ ũrĩa tũrona nĩ wĩra wa gĩthambia ngari, na ũndũ ũyũ nĩũkoragwo na mathĩna maguo onamo mawega. No ũndũ wa mbere ingĩra mũndũ nĩambe agũre gumboot i acoke agũre gloves nĩcio cia gũĩkĩrwo moko, na acoke agũre ndoo na itangi rĩa maĩ na handũ ha gũthambĩria. Eka mau, nĩũgũkorwo wĩ ũhũthũ kũruta wĩra ũyũ tondũ no gũbatara maĩ, na thabuni wĩkĩrĩte gloves icio cia moko, ũgakumutha ngari na maũndũ mothe makagĩrĩra. Na ningĩ nĩwega kũmũmenyithia atĩ wĩra ũyũ, no ũkorwo wĩna mathĩna mamo ota wĩra ũngĩ wothe, atĩ customer amwe customer amwe nĩmakoragwo na matharaũ ma maũndũ maingĩ kuoguo nĩwega kũmenya ũrĩa ũkũiguithania na customer nĩgetha ndũgakorwo na thĩna mũingĩ wĩra-inĩ.

Ũndũ ũrĩa ndĩrona nĩ thoko, kũrĩa tũthiaga kũruga kũgũra indo cia kũruga ta hoho, ndania, nyanya, waru, mboga, itũngũrũ, hena kinya minji na bado nĩndĩrona matunda. Henaa macungwa. Ici nĩ indo iria ndĩrona mbica-inĩ ĩno. Ũndũ ũrĩa ndĩrona, ndawona, ndarora ũndũ ũyũ biũ nĩndĩrona kinya mũtumia ũcio nĩwe ũratwenderia indo ici. Pause

Ũndũ ũrĩa tũrona nĩ kambagi karĩa karigitaga mũndũ waumĩra, na kambagi gaka gakoragwo na indo nyingi, ta magathĩ, hena karumbeka karĩa mũndũ ohagwo etemete thutha wa gũthambio kĩronda kĩu. Ona ningĩ nĩtũrona hena ndawa, ndawa cia kũmeria cia kũhaka, hena kinyaa, hena kinya ndawa ya kũhaka, na ona tũrona mbagi ĩrĩa ĩigagwo indo ici ciothe hau thĩiniĩ, na hena kinya tũrĩthiti tũrĩa mũndũ andĩkagĩrwo ndawa iria akorwo hatirĩ ndawa icio harĩa ũngĩthiĩ ũgũre.